mae en obuolo kendo obuolo ti kuonde ma ok ng'ich ahinya ,obuolo nyalo ti kama pi mang'eny ong'e eka koro ka omoko maber ahinya kendo nokonyo e yor chiemo

Ma en chenro mar kenya kendo oya e ofis jatelo mar kenya. Chenro ni en achiel kachiel kowuok e ofis jatelo kendo okonyo jii bedo kanyakla achiel kendo oriwo jii bedo kumoro achiel.

Ma en ko kendo oolo chak e okombe. Gima onegobedni itimo e yor gini en ni dhiang' konyuol to chgagno mokwongo emaber ka iolo e ko alafu ikete mang'eny kuom ndalo mang'eny ka ilose eka chieng' moro kuom ndalo matin igole ka koro osalosore to koro onyalo romo madho kendo itiyo kode kaka chiemo.

Aneno ka nyithind sikul ng'iyo picha moro kendo ging'iyo gigo mondiki e komputa ka ging'iyo malongo gino maginyalo neno maber, kendo ginyalo somo ka girito go kinde ma gibo timo go penj.

Eh, ma iluongo ni tinga tinga kendo en tinga tinga mapuro. Itiyo kode e puro e alwora maduong' kendo puodho maduong' .Itiyo kode e yor puro puodho maok nyal dhok puro kendo dhano oknyal puro katiyo kod jembe koro tingatinga nyalo konyowa e tijno.

Mae en rawera moro kendo ochung' but puodho, to puodho ni otii maber kendo osaromo mondo ogol ogol chiemo ei puodho. Puodho ni e oti maber kaluwore kod koth manochwe kendo koth manochwe maber kendo otimo maber. Koro ohikore mondo ogol chiemo ni e puodho.

Maendi en matunda kendo matunda ka ichamo kisagole e puodho to iluoke maler gi pii, ikawo pala ting'ado go diere tir. Koro kichame ichamo mana iye kendo kata inyalo chame gi lweti ikawo mana lweti to ikawo go matunda man e iye kisang'ado gi pala.

Maendi en ogaka kendo ogaka ipidhe gi rawera moro e aluora mar dala. Ogaka nigi tich mang'eny kendo itiyo kode e tije mang'eny e aluorawa. Inyalo tiyo kode e tije mang'eny sana.

E ber mantie kuom timo tijni en ni opimo nafas mantie e kind puodho kendo kosapim kode puodho tomiyo koro cham dongo maber kendo olemo dongo maber kanitiere kod nafas moro e igi, kendo okomi chiemo madongo e puodho riwre.

Ber ma wayudo kuom timo tijni en kaka en itime ga tok higni abich yiero tok higni abich. Kendo oganda yiero jogo ma giyiero kendo jogo ma giselony go ni nyalo konyo gi tich

Ber ma wayudo kuom timo tijni en kaka ka ipidho olemo moro e aluora to di diher mondo gi lee moro amora kata jamni kik kethi .Koro iluore mana maber mono lee moro kata diel kata rombo kata mana dhiang' mondo mi kik chop kuma entiere ni. Koro iluore mana kama maber mondo mi gigo mipidho obed makare.

ma en puodho kendo puodho otingo yiende mabero motingo chiemo, koro gima timore ka kae nyaka bed ni nitiere koth mang'eny kendo en kuma en orido koro pi mang'eny kalo to ridore piny kanyo to koro weyo yiende go chung' e okang' marach

Gino matimore kae en ni rawere nie pap kendo gitimo orako kachiel kachiel ka jatelo margi obet ng'iyogi mos kendo gitimo orako nyaka bedni ka nitiere kata mana jatend piny moro obiro mondo onegi.

gino mabiro e pacha ka aneno gini en ni ma en jatelo maduong kendo en okil giporo wach kanyakla ka ging'ado ni gitieko nang'o ewi gino mane okelo gi e iye kae

puodho oseikore maber ahinya kendo japur oseikore ma okuonyo buche achiel kachiel kendo ochuoyo kete achiel kachiel mar mondo mi kik wiye wil gi kuma osekunyo gi kuma pod odwa kunyo

Maendi en olemo maber ahinya kendo olemoni ok thor tiyo e alworawa duto, nitie mana kuonde motiye. Olemoni okonyo e del ahinya kendo olemoni okonyo e del omiyowa remo e alworawa duto kendo olemoni en olemo ma kichame tiwinje ka omilimili e dhogi. Okothor tiyo e alwora duto nitie mana kuonde motiye.

Ma en pap maduong' ahinya kendo pabni opidhe gik mopogore opogore. Opidh lum kae kendo lumni tije ng'eny. Lumni inyalo tikode e gedo kata i yore mopogore opogore. Lumni bende inyalo ng'adne chiayo titerone.

Maendi en dho nam ma Kisumo kendo en Dunga beach. Dho Kisumo kae oting'o rech koro ranyisi mar rechno nyiso ni rech nitiere e dho dunga kae, ma en Kisumu.

Jogo ma ang'eyo kae en kaka Omanyala. Omanyala en jang'wech marahuma mar Kenya. Omanyala nigi nengo maduong' e Kenya kae kendo oseringo e thuolo malach kendo oseloyo gigo madongodongo ma ng'ato nyalo neno.

Aneno pichani kendo pichani en Brandley nying mong'ere en Goliath Gen Z. Kendo pichani osedhi e piny mangima kendo jal maraborani osaloso omenda mang'eny kendo dhano ohere ahinya. En jal mabor kendo osaloso manyonge mang'eny ka oluwo ji to ji be luwo bang'e. Sani en e pinje maoko kendo oloso gikmoko madongodongo kendo mopogore opogore.

Magi jokanisa kendo giwero wer mar pako Nyasaye kendo girwako lewni machalre kagichung'go e mbele oganda, giwero wende mag pako injili mar Nyasaye kendo malaika man e polo malo mor kawinjo duondgi aparo ni gin jo adventista.

Ma en ot maduong' maber ma oting'o pichni kaachiel kod gigo ma igoro madhano yanegi kuonde mopogore opogore kabiro neno. Oting'o pichni mogor mag lee kaachiel kod mek dhano, mek dhanogo gin jogo ma ne oweyo kendo mane oweyo historia margi koro ji biroga to nenoga jogo mane oweyo historia margi.

Ma en rawera kendo rawerani ogo lwete opingo to nyaka bedni okoso nkech opingo oknyal go ng'at ang'ata ok en bangli, rawerani nyaka bedni okoso kendo okalo chik mokdwar.

Aneno bandera mar Kenya, Tanzania kaachiel kod Uganda. To ka nyakabedni mondiwuog e Kenya kidhi Tanzania nyaka Uganda okinyal idho gari kata nyaburko, koro ka itiyo gi visa koro jogi lando visa kendo gitemo lando ni mondo jalno madwaro visa mondo ochwal gigene passport date page.

Kaka sani en kinde koth, koro kodhni ne omonjo alworani ma koth ochwe matek ahinya kendo ot ne dek mana ni nimo to Nyasaye emokonyogi. Dhano koro owuok kocha kendo duogo loka makoni ka giyoro koth kendo giyoro pi mopong'ono. Dhano ong'wano mana long' kendo ka oting'o opato e lwetegi.

Ber wuok kae mang'eny kuom timo tijni. Aneno ka roweregi luoko sende, morwako nanga marachar luoko to morwako nanga ma maroon lawo kendo tijni ber nikech ogeng'o tuo, okinyal chiemo e sende molil, nyaka ichiem e san maler e kaka mondo tuo kanimachiegni to tuo kalakala, koro gitemo lando ler e alwora.

Mae endi en lee kendo en picha lee. Leeni thoro yudore e bunge madongodongo alworawa koni to kendo okoyudore. Lee ni yudore e bungu madongodongo nkech en lee ma tije tek ahinya kendo en lee ma dhano okong'iyogo.

Aneno ka rowere ariyo ochung' e mbele oganda kendo giwuoyo gi turufong'. Nyaka bedni achiel kuomgi wacho dhok mopogore to achiel loko gima owachono eka mondo omi ji te mane iye onyal yudo gigo ma jogo wacho.

Maendi en dero, kendo dero iloso maber kendo dero konyo ahinya e okang' ma inyalo kan go cham ndalo keyo. Ndalo keyo koromo, to jopur mang'eny chomo mana dero tir kagiketo chamgi mar mondo tielo mabiro ginyal yudo kuma gichwoye lwetgi kagigolo cham magidhi puro.

Alworawa kendo itime mopogore kaka aneno ka jogi timo, e alworawa ng'eny ji wuotho e kind ji, jonyieo wuotho e kind jouso kaka gimanyo gigo madeginyiew kaluwore gi ni chiro pong' ahinya kendo gigo ma iuso gi jouso gikelo gigo mopogore opogore, koro jonyiepo biro e igi to ginyieo gigo magigombo nyieo.

Aneno ji adek e ot kata e klas to aneno ka ng'ado manigi nanga marachar opimo ni gini yienni ka oket e bugo to odhikawo lo marom nade, koro opime mondo kata ka koro okunyo bur tong'e ni okuny bur malachne romo nade.

Aneno ka jal moro ochung' e mbele rowerni kendo opuonjo rowerni kaka rowerni nyalo dongore e alwora maok gitimo timbe maricho. Tijni ber nikech omako rowerni bedo kachiel gi paro maliw kendo paro moknyal ketho gige ma dhano osenyagorego moloso e alworawa. Ojiwo rowernigi ni mondo giti matek mondo ginyal yudo kuma gichwoyo e wigi.

Kae aneno ka mtaro osabedo maler kendo osagol chilo duto te mane ntie e iye mondo omi pi kakalo to pi kalakala nyaka tung' kendo okomi pi moki pi komoko to okelo dum kendo okelo kute moko mademak ji e chiro.

Ka en kuma fundi tiye kendo fundi ariyogi gikudho tie mtoka kata tie nyamburko ma osekelnegi ni mondo gilosi. Fundigi tiyo matek ekaka ginyalo yudo chiemo kagidokgo dala koro sani to gikudho mana tie mtoka kata tie nyamburko.

Maendi en jang'wech marahuma e pinyno mar Afrika, kendo jang'wechni ringo gi chuny achiel kong'eyo ni odhi gowo maber. Jang'wechni karingo tokonego bedni irwako gigo mamiyo ng'ato okringi. Jang'wech karingo to rwako gigo maweye thuolo kendo mamiye ogoyo ondamo mowinjore.

Maendi en ot maduong' kendo ot maduong' nyaka bedni iuse gigo makelo oganda, kendo gigo mamiyo oganda mor, en ot maduong' ahinya kendo alwora okothor bete obet mana kuma ji ng'enye kendo okelo ne ji jonyieo mopogore opogore.

Kae en mandamano moro dhi mbele kae, to ochalo mana boma ma Kisumo ka achiel kuom jo mandamano moro omako kendo okelo tael e ndara kendo owang'o ka iro malich kere malo. Jo mandamano ema nyakabed ni gitimo gino manitie e chik.

Mae ne en jadhao marahuma ma iluongo ni Congestina Achieng' kendo mor biro kae ka Congestina Achieng' oting'o ranyisi manyiso ni ne oloyo e dhao mane otimo, kendo oting'o mship manyiso ni ne en achiel kuom jaloch maduong' e piny mar Afrika ka.

Ka oting'o jodongo mang'eny kendo oting'o nyaka jogo mane tiegruok. Jotelo osachiwo ne jogo man e tiegruok mich kendo gimor ahinya ka ginyiero malich ka gitang'o lekegi oko bang' yudo achiel kuom gigo magiloyo.

Kae nyaka bedni jotiegruok osachopo kendo jotelo be osachopo, kendo koro giwacho achiel kachiel e gigo manegiyudo e tiegruok kendo aneno balun be kanie mesa manyiso ni nyasi moro be nyaka bed ni nitie machiegni.